mae en tich mar ritho en tich mar ritho bando ,bando ka osechiek kendo ma osetegno ma osetuo e puodho to jopur mano pidho bando no dhi kanyakla kendo gitimo tich miluong'o ni ritho kendo ma en tich mar golo bando e puotho kendo kitero ot mondo ilose obed makare ma inya use kata inyalo rege mondo ichame ,koro ritho en gima ber nikech mano en achiel kuom yo mitang' go ne tich mane itimo koro yudo gweth ,nikech koro ikeyo kendo yudo cham ,koro mae en ritho kendo ritho itimo mana ka bando osetuo e puodho mondo oter dala

Ma en achiel kuom lewni ma ji rwako kendo mae en miluongo ni gambut. Gambut en gi nengo maduong' nikech en iruake e tielo to sama iruake etiendi. Kopo ni koth ochwe maek to irwako gambut chuodho ok dhi dhini kendo idhi ritori dendi dhi ritore maber. Gambut bende inyalo ruako kidhi puodho nikech odhi geng'oni gik moko kik hiny tiendi nikech otek. Kendo odhi geng'oni kata chuodho kik maki koro ober gidhi godo e puodho. Gambut bende kitiyo kuonde moko molil olil to kidwa ni gik moko kik mak dendi to idhi ruako gambut kendo gambut dhi konyi. Koro magi gin achiel kuom ber mabiro kuom gambut. Gambut bende inyalo ruake kuonde moko ma kite ng'enyie to iruako gambut to idhi yoro ayora kitego maber maonge gima timo tiendi kendo tiendi dhi dong' adong'a kayom kaka ne en chon. Koro gambut ber ruako sama chuodho ng'eny, iruake kidhi e tije mopogore opogore, tije moko kaka mek mijengo, tije mokom kaka mek pur. Ber kitiyo kod gambut nikech odhi rito dendi. Tije matek tek g ber kirwako negi gambut modo okonyi. Gambut gima ber kabisa.